Magi bando mantiere e puodho, kaka itiyo kodgi, bando kelo chiemo. Kosegole e puodho tinyalo suse ma rege, koserege tinyalo chame itedo kode kuon. Bando bende inyalo boki ma cham kose boki. Jomoko be nyalo bule, mondo mi ochame. Koro bando gi gin kaka chiemo ma konyo ahinya. Jomoko nyalo use, kose use to ginyalo yudo pesa mondo gikonyre godo.

Gikmopidh kaegi kelo mor nikech gin chiemo, ji nyalo chamogi ma ji yud teko. Kakopidhgini be kelo mor kakopanggini nyalo moro chuny ng'ato. Bende yiende mantiere alwora kae kelo mor nikech ginyalo geng'o yamo mondo kik keth chiemo mantiere kae, koro gigo kelo mor ne ji te. Nyaka ot moger kaeni kelo mor nikech ji odak e iye.

Gima bire pach e pacha en chiemo minyalo yud kae kata ka ng'ato opidho nyanya kata alot eiye kae, onyalo yudo nyanya maler ahinya kendo dongo . Mae kouso tonyalo yudo pesa ma ngima ne lokre kendo gima bire pacha kaneno gini en mwandu mang'eny ahinya nikech ka ng'ato oselose tonyalo bedo jamwandu nikech gik molos e iye kae gi biro dhi maber ahinya.

Ja apikoni oting'o bao mipidho mar obudo. Onyaloterogi mondo opidhgi e aluora mar dala. Bang' pidhogi yiendegi kotii maber biro geng'o yamo ketho gikmoko e aluora mar dala kendo ka gisebet madongo tonyalousogi mondo oyud pesa. Kendo inyalo ged nyaka kodgi nikech koro gibedo yien maber minyalo goo godo tado. Koro gigi gin gik mabeyo ainya to ginyalokelo chiemo be koseuse moloke pesa tonyalo nyiegodo chiemo mondomii okonyre godo.

Magi gin nyanya mogol e puodho gikelo mor nikech kiseneno nyanya kamae to mano nyiso ni iseyudo chiemo. To chiemo kelo mor e ngima dhano nikech chiemo emamiyo ng'ato teko . Koro nyanya gi kousgi molok gi pesa to ng'ato nyalo ngima ng'ato nyalo lokore kendo ginyalo yudo chiemo maber ahinya. Kendo nyanya gi be ng'ato nyalo tiyo go mondo otedgo chiemo moro amora, koro mae en gin gik makelo mor ka ng'ato nikod gi.

Mae skuma mapod ntiere e ode mar kodhi, to skuma ni inyalo pidhe inyalo gole kae mondo odhi opidhe e puodho. Bang' pidhe e puodho ma onyak maber, inyalo ng'wede koseng'wede to inyalo kete mondo obed chiemo. Kata inyalo use bang' use inyalo yud pesa, to pesa no nyalo konyo ji duto mantiere e dala. Pesa nyalo kelo negi mwandu ahinya, koro skuma kopidhi to en chiemo maduong' ahinya to en inyalo lok kode ohala mondo okel dongruok e dala.

Pidho yiende e aluora ni kod ohala kata ni kod ber miyudo kuome. Ka yien osedongo maduong',onyalo geng'o mondo kik puodho moro yuer kod ohula kendo onyalo geng'o yamo manyalo ketho gik moko e aluora. Kendo yien be inyalo usi bang' kosebet maduong' tonyalo kelo pesa. Yien kosebet maduong' bende inyalo tii go e yore mag gedo. Inyalo ger godo ot. Yien bende inyalo losgo kombe mabeyo kendo yien inyalo losgo aluora mar dala maber mondo obed motegno. Koro yien ni kod ber mang'eny minyalo yudi.

Ka ng'ato oseyudo kodhi to ochingo loo. Bang' chingo loo to oketo kothe go eloo mochingo no. Bang' kinde matin obiro limo yiende go kosetii to ochako pango gi e jwala marateng' ni. Bang pango gi e jwala marateng', onyalo keto gi e sindienje ka sidienje yiende ma en godo.

Tijni nikod nengo nikech omiwa chiemo mopogore opogore kaka bando miyowa mogo, kaka oganda miyowa chiemo. Alayobe nikae kelonwa chiemo. Mariwa be inyalo regi koseruwe gi bel, kata kal mondo orukode nyuka manyalo miyoji teko ka omadhe. Koro gigi te kothegi te nikod nengo, nikech gin gik makelo nwa chiemo e aluora.

Ma en olemo miluongo ni ounga, onunga en olemo maber ahinya e ngima dhano nikech en olemo manyalo medo wa remo seche mwachame . En olemo mamit ahinya manyalo miyo dhano teko kata ka ng'ato tuo tinyalo miye onunga ni mondo oyud teko e dende.

Magi gin dho dume, mokete e ot. Ose tijni oselokore ahinya e alwora nikech tinde ji onge dhoge dume gi, kendo ji onge kaka nyalo rito dhoge gi. Koro ji mang'eny owegi oko ma gikwayo akwaya kendgi nikech kata puothe ma ginyalo kwaye bende onge. Koro ji mang'eny tinde ok pidh dhoge gi nikech chiemo mar dhoge gi boyudo onge.

Kise pone tilwoke, bang' lwoke tinyalo ng'ade gi pala. Kiseng'ade gi pala, tinyalo chako chame kamano, kata inyalo pone tilwoke. Kise lwoke tichako golo pote, bang' golo pote to ichamo nya iye cha kende.

Chiemo mayudore kae kaka rabolo, nduma mopidh kae ni kelo chiemo. Rabolo kotong' to wanyalo yudo chiemo ma ji nyalo konyore godo.

Ohala matimore e gorofa ni, kata gik ma iuso e gorofa ni. Grofa ni gikma timore e iye, wanyalo yudo ni ohala mang'eny nie iye kae. Ohelni mopogore opogore makonyo ji, mamiyo ji pesa, ma keto ngima ji dhi maber e kinde te.

Kae en nam, oting' dhano ei yie mondo okadh kodgi ei nam kiterogi loka kocha. Yie ni oringo ei pi, mondo ji odhigo loka kocha. Kendo jokmo ting' gi omor ahinya ka gikadho kata ka gineno pi kaka ginyalo kadhe pi mopong' ni.

Mae en mapera, olemo mar mapera. Inyalo chame ni inyalo kawe tiluoke, bang' luoke tinyalo chako chame achama kikaye gi lewi. Kata inyalo kawo pala monding'ade go matindo tindo kasto ichame kamano. Katinyalo golo pote tichamo nyaiye kende.

Mae en machine ma ikuonyo godo pi piny, katikunyo inyalo kuny kode kisima, mondo pi otugi e alwora. To pigno nyalo konyo ji mang'eny ahinya.

Mae en nyuka, mondo olos chiemo ni ikawo mogo matin irudo gi pi mang'ich. Irudo irudo, kasto bang'e iole pi maliet maniseketo omurore ei kendo. Kassto irude irude goluthkuon, kopoto timedone pi nyaka olokre nyuka. Koselokore nyuka, to ikete skari kata inyalo kete ndim kasto igole oko.

Mae en apoyo, apoyo ni kochiek tonyalo kelo mor ka ji chame. Gik mopidh kae be alot, alot nyalo kelo mor nikech okelo chiemo ei ot. Okinyal riyo kech kain galode mopogore opogore ei puodho. To apoyo be ber nikech okelo mor nikech it apoyo inyalo tigo kaka yath, kata ka ng'uti rami tinyalo rwanigo ng'uti ma ng'uti bed maber.

Magi nyithi gwen matindo miuso ma gredi, gikelo mor nikech seche miusogi, inyalo yudo pesa ma itimgo gimoro ma ni kocha. Gima kelo mor ka be en nyamburko mochung' kae be, gikelo mor ne weg gi nikech inyalo ti kodgi e wuoth ma gidhi ka kod kacha. Simu ma ng'ani oting'o ni be kelo mor, nikech kokadho kuom simu, onyalo fwenyo weche matut kata onyalo ng'eyo jok madwaro gwende, gwende mouso gi e yor mar mbui.

Gima biro e pacha kaneno gini en chiemo, en olemo ma medo teko, ma kelo teko e ngima ng'ato. Seche ma osechiek e puodho mogole ma ichame, tinyalo winjo ka in kod teko. Kendo seche michamo watermelon, to gimoro amora mane timi kata tuo moro amora nyalo rumo nikech ichamo olemo ma medo teko.

Gima bire pacha kaneno alode gi, ma alot osuga gi dek en chiemo kata yore mwanya yudo go chiemo. Kong'wed alotni to onyalo, wanyalo tede mwachame. Kendo alotgi kong'wedi tinyalo ter gi e chiro, ma usgi ma gikel pesa mang'eny ne weg gi. To pesa go jogo nyalo konyore go e yore mopogore opogore.

Gik makelo mor maneno kae, en nduma mopidh kae ni. Okelo mor nikech kochiek tinyalo chame ka kech nitie, kata inyalo chame mondo okonywa gi yore chiemo. Koro nduma ni kakopidhe kae ni okelo mor ahinya nikech obiro miyowa chiemo e kinde ma owinjore.

Tijni nikod nengo nikech okelo chiemo, alot mopidh kae ni nyalo kelonwa chiemo. Kendo ka ong'wed alotni ma ouse, tonyalo kelo pesa kendo ji nyalo konyore go machul ne nyithindo kata pes te midwaro e skul. Bende onyalo konyowa mondo ngima wa mabiro obed maber ka wadak motegno nikech chiemo ng'eny mwagolo e puodho kae. Koro en kod nengo.

Gik mopidh kae gi kelo mor, alode mopidh kae gi kotedgi to ji nyalo bedo gi mor nikech kech ok nyal chamo gi. Kata kousgi kaka spinach skuma, alode mopogore opogore gi. Kousgi to gikelo pesa to pesav go nyalo konyo e yo mopogore opogore.

Gige midwaro e nyiedho tich mar nyiedho en ndoo ma idhi nyiedhe. Idwaro tol mitweyo godo tie dhiang' seche mi inyiedho, bende idwaro moo miwire e thund dhiang' mondo chak owuogi mapiyopiyo kata ten kata kom nyaluo ma ng'ato nyalo bede seche monyiedho. Bende idwaro chiemo minyalo ket ne dhiang' seche ma inyiedhe mondo kik ogwechi.

Chiemo, gik mopidh kae gi nyalo kelo nwa chiemo. Gik mabire pacha en kaka inyalo one gigi pii kata kaka ginyalo yudo pii emomiyo i iketo paip mabor e puodho, mondo olute e supadram asto gigi yud pii mondo gilokre chiemo manyalo konyo ng'ata ng'ata e aluora.

Ahero tich mar pidho gwen nikech gwen kipidho to ginyalo miyi tong', tong' inyalo chiel ma obed chiemo ma jii ohero ahinya kendo tij pidho gweno ni nya inyalo chinjo gweno micham kata ka welo poyi tinyalo kawo gweno achiel milos ne welo ma yud chiemo. Kata inyalo uso gwen gi te milokgi pesa , pesano nyalo konyi e yoo mopogore opogore e dala.

Gima bire pacha kaneno gini en puonj, kaka nyithindo inyalo puonji e skul, e lokruok mar kor lwasi ma inyiso nyithindo ni kor lwasi nyalo lokore e samoramora . Koro gimabire pacha kaneno gini en somo kata ni ma kar somo kata ni ma en sikul ma jii nyalo yude rieko.

Ber miyudo kuom timo tich mar logo en ni ok inyal yudo tuo mopogore opogore. Kwalogo saa te kata sa mwaae tuo tok wanyal bedo kata gi tuoche mopogore opogore nikech kok walogo to kute kata kwaseae choo, kute mwaago echoo ka nyalo dhi nyaka e iwa. To koro ber mondo mi walogi mondo kik wayud tuo moro amora kendo ber mondo mi walogi mondo wabed maler.

Gima bire pacha en tuo ma ng'ato nyalo yudo kaka mar aruodhi kaka oruodho nyathi ni ni .To oengo bed ni itere osiptal mondo oyud konyruok e lwet dakteche.

Mama ni iketo ne sandan mar komo nyuol e i osuptal. Koro mane gima timore kae nikech ko komo nyuol toko bi nyuolo nyithindo mapiyo piyo. Obiro nyuolo nyithindo kogo okang' kokang' koro gima timore kae en ni mama ni ikomo ne nyuol e osiptal.

Kae en osuptal to mine gi okelo nyithinde gi e clinic . Daktari moro ochung' to moro ndiko to mine gi opango lain mondo okony nyithindo gi.

Kae en osuptal to lak daktari ndong'o ne nyathi moting' matin ni yath e dhoge mondo ogeng'ne tuoche manyalo make ka en odongo. Nyathi machielo ng'iyo kaki ndong'o ne nyathi gi yath.

Tij somo kelo rieko kelo rieko manyathi fweny gima odwaro timo kendo bang' somo onyalo bet ng'at man kod nengo ahinya e aluora. Tijni bende nikod nengo nikech japuonj yudo pesa bang' puonjo nyithindo to pesa moyudono en be onyalo konyore go kata onyalo tero go nyithinde skul kata onyalo nyiewo godo chiemo. Koro tijni nikod nengo ahinya e aluora.

Ot moger kae mar osuptal ni nikod nengo, balunde motwe kaegi nikod nengo, dirisni molos kae gi nikod nengo , dhoudi moket kae gi bende nikod nengo , ribbonde motwe aluora mar osuptal ni be nikod nengo. Odiochieng' mar yawo kaeni be okawo nengo.

Skul man gi nyithindo man gi ng'ol kaka nyithindo mok nyal wuoyo, nyithindo miriembo kod ndiga, nyithindo man gi ng'o moramora, skul mokikore gi nyithindo man gi ng'ol kod nyithindo maonge ng'ol. Gima bire pacha kaneno picha ni hera ma nyithindo nigo gi jowetegi kaka gimor ka ka gi riwore gi jowetegi mamoko.

Mondi chuo ng'ato sindan nyaki rwak glavs madhi geng'o gik maricho mar yudi kasto nyaki bed gi spirit, nyaki bed gi pamba ma mokwongo iluot pamba e spirit kasto iyweyo go lith lwedo achiel. Bang' yweyo koki chuoyo sindan mondi ipim ng'ato kata ka en malaria kata typhoid kata tuo moramora.

Mae kaka gikmoko timore e higa e sikunde. Gik man kod nengo ka en achiel, en penj maduong' mar jo klas apar gariyo. Kendo en penj mar jo klas auchiel, gin kod nengo. Bende gik man kod nengo ka en odiochieng' ma jopuony kod nyithindo dhi e yweyo e tam ka tam. Kendo gik ma nikod nengo kae en chieng' ma ji yepe gi chieng' ma ji lore.

Gima bire pacha en tuke mopogore opogore minyiso e NTV, citizen, kata KTN. Kendo gima bire pacha en lendo moyiedhi mawuok kuonde ka kuonde . Gimachak bire pacha en jolendo mopogore opogore mantiere kuonde gi kendo gima bire pacha en tuke mopogore opogore kaka ibiro landgi.

Gima bire pacha kaneno gini en puojruok mawuok kuom ng'at ma wuoyo mbele kae ni kata puonjruoge makelo dongruok e aluora, kendo kaka jiii nyalo bet e aluora kamoro achiel kendo puonj mayudore kae nyalo konyo jii e yore mopuonjore mopogore opogore.

Weche somo, jopuonj kata jotich mayudore eiye kae ,somo matimore eiye kae , weche mag tuke mopogore opogore mayudore e mbalariany ni, nyithindo gi gigo magitimo e iye kae, ohala matimore ei mbalariany kae be bire pacha, ute ma nyithindo masome mbalariany kae odake yudore kae, aluora kaka o ochiel gi yiende mopogore opogore eiye kae bende biro e pacha.

Tijni nikod nengo nikech okonyo jogo matuo kimiyogi yedhe mopogore opogore, kendo ma gichangi ma ngima gi bed maber. Ka jo ka ng'ato tiyo gi yedhe gi, to onyalo chango ka en gi tuo moro amora.

Kaneno gini kaka jii nyalo somo e mbui ma ok giromo kanyakla kamoro achiel, jogo mapuojo jii e mbui , jombalariany ok ochuno ni nyaka gibed e ot kamoro achiel eka gipuonjore to ginyalo timo kata sombgi e wang' mbui ka jogi otelo negi e.